Picha ni nyiso grup mar nyithindo matindo manyalo bedo ni gin e sikul bedo ni gin e sikul mar praimar, ka gitimo tich mar somo gi lwetgi. Gichokore e mesa manigi laptop kendo gimoro ma nenore ni en robot. Jopuonjregi tiyo kanyakla kendo giketo pachgi kuom tich magitimo. Manyiso ni gipuonjre kokalo kuom timo gik moko kendo tiyo kodgi eyo manyalo konyogi konyogi e somo motegno moloyo mana somo mar buge kende. Ma nyiso lokruok mosebedo kadhi nyime eyore mag somo mamulo ji kendo majiwo paro matut. Kendo ojiwo loso gik moko manyien kochakore ekinde mapod gin nyithindo.

Picha ni nyiso gik matimore eyo manie town manyalo bedo ni en boma ma opong' gi ji mang'eny. Waneno kaji mang'eny wuotho, ma nyiso ni en kama ji mang'eny romoe to bende bathe kanyo nitie geche mag wuoth maji ng'ado kadhi e wuodhegi ma pile. Mbele kae nitie nyiri moko ariyo ma bende wuotho ka dhi e tije gi mag odiechieng' no. E chien kanyo nitie ot moro mantie gi ranyisi mondik ni Tecno mano en kambi moro ma uso simbe ahinya ahinya e Africa ka kendo mano nyiso ni ohala mag uso simbe dhi mbele kendo nitie dukni mag ohala moko bende eiye kanyo. Omiyo picha ni kelo mana ngima ma pile ka pile manie town maji wuothie kendo nyiewo gik moko kaka Nairobi CBD e Kenya kae.

Mokwongo, nyaka ibed gi tinga mar pur midendo ni tractor no. Mar ariyo, nyaka ibed gi nyalo mar riembo tractor no maber kendo in gi nyalo mar ng'eyo kaka ing'ado kode puodho, kendo inyalo keto tingano mondo opur piny e yoo maber kendo makare. Mar adek, dwarore ni ibed gi ng'eyo moko mag loso machine. Nyaka ibed gi nyalo mar timo nonro mayot ne tractor kaka nono moo mitiyogo, ng'iyo gimomiyo gimoro ok tii maber kendo kata loso pek matindotindo. Mar ang'wen, dwaro ni mondi ibed gi rieko mar pur, owinjore ing'ee kido mopogoreopogore mag lowo, kata kod cham mage madongo maber e iye ei lowono. Mar, mogik, onegore ibed gi ritruok kendo iket pachi kuom gik matindotindo mag tich mondo tich otimre maber. Kendo bende bed gi nyalo mar tieko pek sama gik moko ok dhi maber.